Tijni itimo gi dhano ka gitiyo gi rapur ka gipuro godo lowo. Jomoko bende tiyo gi dhok miluongo ni ka gitiyo gi kweru mondo mi gipur godo lowo.

Kae iyang'e ring'o kendo ikawe ring'o mondo omo, mondo mi kik ring'o kethre piyo ka gitiyo gi chieng' mondo mogi gitwo maber.